ĩĩ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ kwĩ na nyamũ ĩno ya mũciĩ ĩgwĩtwo ng'ombe na nĩ nyingĩ. Na ng'ombe ici nĩ maaĩ iranyua na gĩtũmi gĩa kũnyua nĩ atĩ maaĩ mena bainda nyingĩ harĩ mwĩrĩ-inĩ wa ng'ombe ici. Wambere, nĩ atĩ maaĩ nĩ mateithagia gũthondeka iriya. Ũndũ ũngĩ maaĩ nĩmateithagia gũthambia na kũruta gĩko gĩothe kĩ mwĩrĩ na ningĩ nĩteithagia kũnyihia ũrugarĩ mwĩrĩ-inĩ wa cio.

Ĩĩ no heyane karũgano na ngwambĩrĩria na gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ nĩ atĩ maaĩ maya matahio no mathiĩ maitĩrĩrio mĩmera yao. Na ningĩ gĩtũmi gĩa kũmena ũndũ ũyũ nĩ nyingĩ, wambere maaĩ maya mangĩnyuo no irehe mĩrimũ ngũrani. Ũndũ ũngĩ ndĩrona andũ aya me haha nĩ ciana na mangĩhĩtia materethe no morĩre thĩinĩ wa maaĩ ningĩ ĩrehe gĩkuo kĩao.

Ĩĩ kaingĩ nĩndũmĩraga bamĩrĩ yakwa mbeca na njĩra no nyingĩ bado. Na njĩra ya mbere no ũhũthĩre thimũ yaku tondũ no gwĩkĩra namba mbeca iria iratũmwo na pini yaku. Na njĩra ĩno nĩyo hũthũ makĩria. Na njĩra ĩngĩ tũngĩtũmĩra bamĩrĩ mbeca nĩ gwa kũhũthĩra mbahaca, tondũ no gwĩkĩra mbeca ciaku ciĩ ta kaci na no ũnengere mũndũ nĩgetha akinyĩrie bamĩrĩ mbahaca ĩyo.